Ekengas akuu enetipat ena mbae pee eyas amu ore ena etieu enaa egira aitamok kewon enkiteng amu emaniki etum enkiteng naape emaniki emoji ashu etaa irkiku ashu etaa irmasheren niyieu nintau neeku enetipat naajii pee entamok kewon enkiteng meta teniyieu nilep enaduo kiteng eno nimikirua naa enetipat naaji tenias ena naa ore enkata niyieu nintoti naa etumoki aitotio nimintoki ataa erishata niyieu nilep enkiteng eno ore pee eyieu nintoti nemoku amu ore pee kidol nelotu enitii ore etaa olchani liyieu nincho ore pee ebok nimikidoki aitagoliki amu etaa enkibungata amu entoboro neeku enetipat pee entobir enkiteng eno pee ekiyiolou pee keleleku eramatare enye nitoki sii aleleku elepoto ashu enkaioroto endaa neeku enetipat naaji oleng tenias ena mbae amu ekiret naa era olairemoni pee etumoki ataramata enkiteng eno terishata pookin neeku enetipat ena siai

Ore nanu entoki nai naidim atejo, adolta ele aramatani, ibung'ita enkiteng' enye, naa kejo aaku enkurue duo ena. matejo. enkuruo doi ake ana ina. orkuo le nkurue ibung'ita ele aramatani, naa ore entoki naidim naaji nanu ayeu damunot, ara olaramatani loo nkishu ashu loo nkulie tokitin. ore taa amu mara olaramatani lekuna tokitin. naijo naaji nkuruein kake ore naa enkae toki, ntokitin naijo nkishu naaji. naa esidai ake amu ore olaramatani naa olaramatani. ore anaa olairemoni naa olairemoni ake. iremito entoki niremito. neekh ore entoki naaji nalotu nanu damunot naa eramatare eramatitae ena kurue. imaniki eloito naaji. egira naaji adamu tine wueji amu, neya naai ayaki ngotonye tiae wueji, kake ore entoki naidim naaji nanu atejo. adolta anaa kegira alo aramat imaniki aa, kegira aedapash naai aya ae wueji nelo atumie edaa. aiko nejia. amu majo naa kegira ayien

Ore naaji entoki naa naidim ata keitishipisho tenasiai eunore ira olairemoni, naa engas aaku ore naa entoki naa enkijo ropiyiani oleng. Ina entoki edukuya iyiolo amu, ore pee euni tenkuna kuti tokiting naijo mbokisi naa kitodolu irnyanya ashu Kuna pekun akeyie naaji naa idumu aya teneweji nintoki alo aun telikae shampa sapuk oleng. Naa ore esidano ekulo nyanya ,naa ore entoki nikingas aitiship naa empeku ngejuk ashu ai abila nemeokure aa enapa ekitampo. Naa ore pee ipik olchampa neimin neeku kifaa pee intoki aigilie naa ore naa esidano ekulo, ore pee epuo enakata nabo olchampa tinnindip naaji ateretena olchampa lino metaa ijo naaji pee interu aun, naa isidan oleng amu entoki naitishipisho oleng amu ore pee ipik enakata nabo nepuku pookin naa keissho sii aitoki oleng. Neeku ore nabo entoki edukuya naa meimin teneeku ituuno ninche, ore pee eku itipa olchampa nemimin. Ore eniare ,naa ore pee ipik ena peku ino atua oladuo shampa, naa kepuku neisho oleng. Naa ai peku sii ena naa empeku sidai mookure etiu enaa enapa ekitambo .Neeku idumu ake alo aya inji nilo alo aun tiae weji. Neeku ore ena siai keitishipisho oleng amu kitelelek esiai.

Ore naaaji mbaa ashu engeno niyieu oltungani pee eiyas ena siai, naa keyieu naa naaji na ore entoki edukuya naa keyieu naa ingas aboitare iltunganak ooto tena siai ashu iltunganak otaasa ena siai terishata naado, neyiolo ena siai. Amu ore naa opee iboitare iltunganak otaasa ena siai terishata naado ashu iltunganak naaji oyiolo tipat ena siai naa ekiret naa amu kitelelek esiai .Neeku tinijo naa aingor ena siai naa keleleku amu, isioki naaji ayiolou oltungani teneeku ishomo sukul amu ore ena kisuma ngejuko nayeuo taata netaa kisuma ena toki ,kake ore naaji iltunganak ootobikokito naa enkintengeni indim naaji atayiolo ena siai eimu iltunganak kulikae ootayiolito. Ore sii enkae toki orte paa enetipat ena siai ashu pee iyieu niyiolou, ashua ore paa enetipat pee iyieu niyas ena siai naa kifaa naa pee eniyata mbaoi, niyata kuna mashinini naasishoreki amu inakata naa itumoki aitobira mbaoi sidain naitobirieki ndapashi naitobirieki nyoo. Neeku lasima pee iyata kuna material pookin naasishoreki aa lchumai aa ena mashini naosh randa ,emashini duo akeyie okuna baoi pookin lasima pee iyeta nena tokiting pee itumoki ataasa ena siai.

Ore naa naji eng'eno ashu imbaa niyieu pee iyas ena bae naa, ore olairemoni naa lasima pee iyiolou ajo kakua ashu kaa ng'eno naaji idim anotie naa naji. kaji pee idim anoto, ena kurma ino. ashu kaji inko pee itum tiatua enkare. kaji inko pee etum olchani. neeku imbaa naijo Nena ifaa pee iyiolou olairemoni. eton eitu iunisho tolchampa lino. neeku naa naji ore ena. engeno niyieu pee iyas ena siai. lassima naaji peeiyat naaji ntokitin naoki yeki ena are. ore pee idol ele too oukunyeki ena are. naa kitodolu ajo keetae nasari kiti napikiatae amu mintoki naa olchampa sapuk tele too. neeku ore entoki eyily oleng lasima pee iyata ewueji nitumie enkare sapuk. ore enaduoo asari ino ashu ena kiti shampa kiti. ime duoo enchampa sapuk pee itumoki atookoki Niokoki. iyie duo. naajo oleng. lasi.a pee iyata ilo pira. nintoki naaji aata Kuna tokitin oo nkaik naishopi. kuna shanitok limidim naaji ayaki enyamali. neeku lelo shanitok naaji iyata.

Aa ore nanu nai entoki nai nagira aasa tene wueji ashu aa ore entoki nadolta egira aa aidim nai atolimu nagira aasa tene naa nchere, ee adolta kuna kera naijo nai inkera kutitik kuna e nasari school kuna nai naatii nasari kuna kutitik, adolta ewoshito olaini ijo inkaek egira aituku. Neeku ore nai entoki naidim atejo tene naa endaa enyita kuna kera, naa ore naa oshi duo enyai endaa duo enaa sheria naa ashu ee entoki e tipat oleng' pee eyiu nias ira ira oltung'ani pookin, lazima paa ore piiyiu ninya endaa naa lazima pintuku inkaek. Neeku naa ore itukitoi kuna aik itodolu inchere ajo endaa epuitoi enyita kuna epuito kuna kera aanya nee ene tipat pintuku nkaek enoshi kata iloito anya endaa ino amu aa ore naa pintuku inkaek naake itodolu ajo ee ketii ore naa dii imoyiaritin ashu aa kuna kulo chafui pookin naa ninche loisababisha inaduo moyiaritin pee iidim nai inkera atamueyu, kake ore isulaki ninye kuna kera kutitik naake ibung' naa dii inchepooki toi. Neeku ore naa nai peepuo aanya enaduo daa nidol emueyu, nidol ee epuo nkoshuak tenkaraki iibung' naa isuut kumok nepik inkutukie. Neeku ore naa nai piijo iing'or nai ena kuna tokitin naa inkaek egirai aapuo aituku pee epuoi aanya endaa. Neeku ina toki nai adolta epuitoi aa ee eesitai tene wueji naa ijo duo e endaa epuito aanya neeku epuitoi aituku inkaek.

Ore naaji nanu entoki naji naidim atejo kaalotu damunot tenadol ena bae. naa receipt naaji ena ore ena receipt. kitodolu ajo ketii entoki nalakitae ashu aa inyiang'ua ele ainyiangani Kuna tokitin pookin. neeku naa ore oshi ena receipt ene tipat naa pee kinchori. inchere inyiang'ua Kuna tokitin naa ena bei enye. nitodolu ena bei enye. neeku naa ore entoki. naaji naidim ataa kelotu damunot naa biashara ashu ena toki naa shopping eesiate. ore naa oshi pee iyas shopping naa. lasima na pee iyata receipt amu kitodolu nchere italaa. amu meeta naa eninko pee ekinchorita eitu ilak. neeku tenilo supermarket .ninchooyo pee idim ainyiangu ntokitin inonok. ore ena nilak iropiyiani. nepuku naa inyoo erisiti. neeku ore entoki naitadamu ene wueji idim naaji oltungani ataa kelakita edaa nainyiangua.

Ore naa naaji naitiship tenadol ena pisha kitodolu Ajo kenyor ele aramatank nkishu oleng kitodolu Ajo oree pee erewuta ena gari narewuta naa tenkaraki nkishu neeku tening'or naaji ele aramatank naa kenapita ele kulo lenye kitii lee kine njere tiatua ena gari nitodolu njere kenyor Kuna tokitin oleng neeku ore entoki etipat ore ira olaranatani loo nkishu ashu ira akeyie oltung'ani loo nkishu naa kitodolu njere kaidim naaji nanu atejo osabuni enkiteg amu ore pee iyieu pooki toki naa ekintuku esidai ore akeyie pee eyata enyamali pookin naba ena enkata pooki saa naa ninye ekwetie sokoni nidim anoto pooki toki niyieu teniyieu enaduo gari niata nkishu naa ildakani ake ashua nkolong'i neeku enetipat teniramat enkiteng eno ore sii esidano ekuna tokitin edim naaji anoto kule nidim anoto ropiani too nkoitoi kumok oleng amu kishoru eropiani too nkoitoi kumok amu ore pee eye nitum eropiani ore mir nitum eropiani ore piyieg nitum eyilata ore pee eyieg nitum eropiani neeku kitodolu Ajo enetipat oleng ena toki

Kesipa ajo ore naa enasiai pee iyieu naaji oltungani niyiolou naa enetipat oleng amu, kengas aaku ore ena siai naa iyas naaji toonkoitoi kumok oleng. Iyas naaji pee eitodolu nkoitoi kumok amu, indim naaji ataasa ena siai eitodolu nchere ira orbiasharai, indim ataasa ena siai aa ira ake olaramatani lookuna tokiting aa ingira naaji aidurie ,maniki aa ameyu enkop natii naji, nidumu teneweji niya aikop natashaikia ashu netii nkujit oleng, neeku indim sii ata biashara naaji ake iyasita metaa idumu tele sokoni, niya ele likae sokoni ,neeku kitodolu ntokiting kumok oleng. Kake tenijo duo naaji aingor naa ore kuna tare kenapitae tena gari ijo duo meeta eniko pee iyiolou tana kenesokoni ena olopeny ogira aidurie aya eweji .Naa enetipat naa naaji ena siai amu kitodolu ajo ntokiting are, nchere tenaa korbiasharai naa enetipat amu indim naaji atudumu tenakop niyantakore naa ore na pee iya entakoreti naa ropiyiani naa nena naoto. Ore sii peeku ira naaji ake olaramatita naa enetipat amu indim sii naaji anoto pooki toki .

Ee kaidim nai atolimu ajo kanyio nagira aasa tene amu ore entoki nagira aasa tene nakaidim nai atejo kegirai aibung enakiteng ore nai enakiteng aa kibungutae enamiteng tenijo aingur toltunganj nai otaasa enasia ebiashara tenijo nai aingur keasitae enasia tonkoitoi sidan amu indim ataasa ipikita enakiteng engari neaku ore entoki nagira aasa na emakiteng egirai aibung negira na kuna aibung orkidongoe amu nimbung orkidongoe arashu imbung enkeju na itumoki ataa imbung enaduo kiteng arashu imaniki nai eremotoi inakiteng aiko nejia ashu amu ore apa enkibungata enkiteng na are ake amirmshir ashu ingira apik olchani nkonyek ashu iremito neaku ina tokitin aai toki ashu ipikita enakiteng engari aimirta nelotu olamirani ajo kaidim atanapa.

Kesipa naa ajo ore ena siaai te murua naai nanu nainguaa naa kangas ajo kisapuk amu Kira naa laramatak, naa ore naa ira olaramatani loo ngishu ashua le kuna tokitin naa idim naai ataa ore akeyie pooki wueeii natii ekiteng naa ketumi entoki naijo ena amuu ore ena toki netaa ore peedungi enkano ashua peedungi enkano naa keen Iltungana nepuonu amirr naa keleleku toolramatak naaii amu keidim naaii oltungani ataa itii biashara amu imaniki imirr enaduoo ano ino ore piidip nitoki amirr enaduoo araraii minosa nyoo ngishu ,naa kitopirr inkishu oleng nisho ngishu Kule neeku itodolu ajo enetipat oleng ena siaai neeku ore ena siaai pii isapuk tidia alo ang amu ore oshi duoo peelotu olameyu amu kelotu naa olameyu ore peetae olameyu oodo naa idim naai atundugu irkujit inonok IATA olshamba lino nigurare niun nena kujit input neeku ketii naai enkare naa ninyaake ipik noshi tokitin naisuaaki enkare naaii enaa spiriculars ore naai peeku ipilipika aaku erishata neeeta iyiu nindug nipik store amu kelotu naa olameyu laa kuna kujit etumi ninye inguni peenya naduoo kishu amu meekure etumi kulie kujit tiaaye wueji neeku ore naa piitoki ainyang'u naaitum naa ropiyiani amu maniki imirr ee bell nabo ooh ntokitin nimirr Mia mbili Mia hamisini neeku idim naai itobira iropiyani sidai neeku enetipat ena Siaii.

Eeh pii kajo kaidim naaii ataa kaidim naa atolimu entoki nagira aasa tene pii amu aa ore naa paajo aigorr ene wueji naa ore ele airemoni naa, olairemoni ele otayiolo eneesita, olairemoni ele oota order olairemoni ele oyiolo eniko teneramat endaa enye ashu oyiolo eneimie endaa enye, neeku kidolu ajo ore entoki nagira aaza tene etunishe ele airemoni nikesisho neeku enaduoo daa enye eeh, neimaa akeyie nena siaiitin akeyie naidimi ataa keimori tolshamba omikeza ore peikesisho nepik enaduoo aarri enye ashu neomonu naaii ashu ninyangu nidim naai ataa kelak egarri nayau naduoo puka neyauni mpaka nyoo osokoni ninche idolta tene etii osokoni aa kitodolu ajo eton aa keton aa kenapitae aapik enaduoo aarri ashuaa kegirae aitadou neeku tenijo aigorr naaii naa kepikitae naaii apik ashu kegirae aitadou aa inchere imaniki enoto order naa ore naa peetum orde naa kitadouni naa tine piikaja? Peetum pooki ngae ainyang'u, keidim naai oltungani ataaza ena siaai naa idim anoto ropiani oleng amu keya nitum nibahatikia nitum season naa kepuonu naa ropiani te kumoii oleng neeku ore entoki nagira aaza naa puka eyawuaki osokoni .

kajo duo nanu kaidim atolimu entoki nagira asaa tene amu pasi ewoshitoi orbed shit oloshi karasha opiki edapash keesi duo oshi ena esiai ore pee entuku enkila naa enetipat pee ewosh pasi pee erere enkila amu ore naa pee entuku enkila nijo aitau kekorinyakorinya ashua kemuguta enkila neeku kepiki pee eingarisha duo enkila ashu eitisidan enkila pee mitoki akorinya neeku duo ore duo enatoki neeku ena esiai enatoki oleng madolita duo esiai neme eninatoki amu ore pii yieu naaji emaniki etiripaki enkila naa eyieu naaji neoshi ailainisha enaduo kila ino neeku enetipat pee esiet ena toki amu ore duo iltung'ana oo sitaa usafi naa enetipat ena oleng neeku enatoki paasi naaji egirai asishore tene

Ore duo nanu entoki nadamu tenadol enasiai naa kadamu naaji njereheni amu ore naaji pee etae esiruai sapukin onyitai irkituak naa kepiki ntokitin naijio Nena ore aitoki kidim naaji aaku kepiki etent naijio Nena ore aitoki naa kadamu naaji entoki naijio siasa amh ore siasa naa kidim naaji atipika siruai laijio kulo nepuonu iltung'ana kumok oleng adolita lorikan naa tenijo duo aing'or kulo orikan naa loshi orikan lenkanyit neeku Nena tokitin naaji aidim ataa kadamu tenadol ena siai ore aitoki entoki naitoki akuu ene uni kaidim naaji ataa kadamu entoki naijio nkanisani matejo naaji kanisa naaji nagira orkitok alotu matejo naaji orgavanai olaijio orpresident naa kitobiri naa oshi ewueji duo akuso amu ore naa pee kusi naa kitodolu njere

Kesipa Ajo teniyieu naaji oltung'ani niyiolou enasiai ashu enikoo naaji oltung'ani pee eisum enasiai naa kidim naaji oltung'ani aisuma ena siai eyimu nkoitoi nara kumok oleng ore ene dukuya naa kaidim atejo sukuul amu ore pitii sukuul matejo najii noshi sukuulini ntasho maishoo enkitanyanyukoto naijio ene kabete ore oshi pee elo sukuulini naijio Nena naa ore naaji pee eas matejo kulo dakitarini loo nkishu lasima pee eyimaa ntokitin naijio Kuna amu lasima pee eyiolou eninko tenilep enkiteng ore taata Leo dakitarini lasima piyiolou eninko teninguraa Ajo kaji eikunono Kuna ale kaji eikunono kulo kii Lena kiteng neeku naa oshi lasima pee eyimaa aa entotii enkiteng amu ninche naa esomea eyie neeku enkisuma naaji ajoito edim aisomea ena siai ore eniare edim naaji atayiolo ena enasiai aa edim naaji ataa edim atusuja iltung'ana otasishote Tena siai enkata sapuk edim sii atayiolo eyata nooshi kuti kishu enono amu ore naa kibulu iyiok naa eyiolou amu eduaki mama eno eniko enelepishi neeku edim naaji atayiolo enasiai eyimu nena

Kaidim atolimu Kaidim pih atolimu Ore entoki nagira aasa tenewueji naa orangi ewoshitoi inamuka niaku ore ele tungani imaniki aa olfundi ele ashu imaniki amu ore tekulotungana naa oota naa iropiani oleng naa indiim nai aawa inamuka inono niyaki olfundi nikiwoshoki orangi terishata e taata kake ore piimiyieu nikiwoshoki olfundi niwoshoki koon orangi inamuka niaku inamuka ewishitoi orangi Naa ore eoshi naa keetae orangi amu katitin uni ashu aa ngumok dii akeyie kake uni naai aidim aatayiolo amu keetae orangi oibor oloo namuka naibor naa keimieki shumata aitaporoo naa ore eniare naa ketitokini aata orangi onyokie aa ele loji naai kejo duo arany naa inamuka ngiroin ewoshieki neetai oloshi orok owoshieki inamuka naarok naa ninche duo ewoshi oleng naa ore kuna amuka na inolchoni naa ngiroin naa kuna neaku kewoshi inamuka enaa orangi oota niaku inamuka naa nanu adol ajo

Keng'as naa aaku ore ena baye uh ore ena baye entoki naibelekenya tenkop ang naa keng'as aaku ibe ibelekenya intokiting kumok oleng amu tenijio aing'orr kuna kishu naa ore kuna kishu naa kedung'okino ele ale nibelekenya inatoki amu ore pee ibelekenya ore entoki nang'asi aaku ibelekenya eh ibelekenya oleng tiadialo ang naa mokure etum inkishu inoshi moyiaritin akeyie nakuetiki inkishu aatum te toorishat akeyie yie pookin ore eniare miokure sii naai etum inkishu imoyiaritin ake eh esioki nai ataa ketum naaji inkishu atejo moyiaritin oh mokure sii itoki atum inkishu olamei niaku imbaa are nena mokure duo epuoti amu ore pedung'idung'i nemetum ore enkae baye naa ore kuna kishu naa ijio duo kenakita kuna kishu naa kishori inkishu metoriko inyoo ilasho penchere peeku peeku piishori ilasho metubulu nemoku dii inkishu ilasho aiko nejia naaku inatoki naaji aidim ataa kejo keibelekenya tenkop ang amu ore naa apa tiapa naa keetae ilasho keetae ewuei olasho ashu kegeli inkishu olasho nore inakata netaa ore inakata ore eng'eno naa kishori inkishu metoriko ilasho inchere paa tinitumoki atalepo enaduo kiteng nimiarr olashe amu ore naa apa tiapa naa keetae naa iltung'anak naa ore peelep inkishu nerr nerr ilasho neeku ore naa ena siai ibelekenya naa ena rikoto naruk narik inkishu ilasho pemitoki iltung'anak attumoki atalep inkishu oleng nitumoki dii inye ata.

Ore entoki naaji nanu naidim ataa kalimu tenadol ena siai naa nchere, ore tenijo aingor teneweji naa endaa egirae aisho ele tungani. Ore ele tungani naa endaa egirae aor, ore etira adolita enkaina nagira angamu wenagira aishooyo. Aa nchere yau maatipikaki neeku naa ore entoki nagira ajoki yau maatipikaki kitodolu ,ore entoki naaji nanu naidim atejo teneweji naa keidimayu naa nkera esukul teneweji engirae aisho endaa .Neeku kegirae aor ijo duo oloshoro egirae aisho. Neeku kaidim naaji nanu atejo jikoni ena ,negirae aoriki nkera matejo nkera esukul egirae aisho ena daa, ashu endaa agirae aisho ele tungani. Ijo duo eweji neikenorieki loshi tunganak oyeni matejo naaji otii jela. Neeku tenwaki naa ele lee jela neeku naa ijo oshi eikoni tenishori endaa .Neeku kishori duo oshi endaa enaa ltunganak oota makosa neeku inji naa ikunari tenishori aa nchere keetae eweji neor oloishooyo oloishori. neeku inatoki naaji nanu aidim atejo kegira aasa teneweji, endaa engirae aishooyo.

Ore naa naji entoki nadolita kadolita ena kekdito ele tung'ani enewueji na ore ekedito naa ejio oldonyio ele naa tenijo aing'or naa keeta ejuree naaje naasita ele tung'ani amu kadolita eibungita enkiti toki nagira awokiwok nidolita Ajo eshopee sii ele tung'ani Ajo eshopo tening'or aiteru nkejek mbaka elukunya enaa ewueji nairobii ene nishope naa ele tung'ani ejio keeta ejurore naasita eyimu ele toki laijio oldonyio neeku naa toki naaji Ajo kadolita tene ashu aidim atolimu naagira asaa tenewueji aijio ketaa ejuroree naaje naasita ashu eitodolu njere kehomo ake duo ele tung'ani alo ake duo ninye aing'or esidano ele donyio nelo aishoo enkongu endaa enye neeku ena toki najii nanu aidim atolimu

Ore naaji engeno ashu mbaa naaji nanu naidim atejo kayieu ashu kaa pee aas ena siai naa ,ekaidim naaji ataa kayieu engeno naipirta darasa .Amu ore naa naji inakata tenalo sukul, naa inakata naaji ayiolou enaikoni tanareu ntokiting naijo kunda kilani amu adolita nkilani esukul tene oonkuna kera eprimary esiukuul. Neeku naa kaidim naaji atejo ore entoki nadolita teneweji naa ntokiting naijo nena. Neeku naa ore naaji eimu ena siai, kaidim naa naji atejo iyiolou ena siai eimu enkisuma, entoki edukuya ina, ore eniare kaidim naaji atayiolo ena siai itotona oltungani laitengen ,amu etaa oshi taata keetae enkitengena nikipoi aitengen ena siai, kake sukul naaji aidim atipika erishata edukuya niche pee iyiolou ena siai. Kake idim naaji atayiolo ena siai tiniton niboitare oltungani oota engeno naipitra ena siai, nikintodol enikoni teneesi ena siai, ore naa tenikintodol enikoni teneesi naa iyiolou naa teneeku iyata ormalimui likingira aitengen, inatoki adolita naaji indim ataasa.

Ore ena siai temurua ang naa keeta mbaa ashu ore enikunari naa ena siai tidialo ang naa, angas aitodolu ore ena saiai naa nchere nena enkine natoishe tene, netoishe ena kine neiyu irmao mbaoi ogwan ashu irmao oongwan. Ashu maniki melenyenak irkulikae kake tinijo duo aingor ore ena abila oonkineji naa kidim naaji ataa keu irkuo aiko nejia. Neeku ore naa enikunari tidialo ang keyiu nkinejik irmao, keidim naaji ataa keyiu enker irmao ,neyiu enkiteng irmao, neyiu nkinejik irmao. Kake ore duo oshi pee eijo aingor ore enkine nayieu irmao naa kesuja ijo duo enkaji, ore eyiu ena irmao naa ore siininche nkera enyenak naa keyiu irmao aiko nejia .Neeku kesuja naa ijo entalipa, neeku ore ntalip keeta siininche nkishu ntalep enaa ltunganak neeku ore eisho siininye ena niko ena. Kake ore tidialo ang naa ketii, ore duo pee ijo aingor ena kine amu ijo noshi kineji ekule, naa noshi kineji ekule Kuna naa keisho naa oshi Kuna kineji niyiu iramao naa kesioki sii irkuo lenye abulu. Neeku ore enasiai enetipat oleng tidialo ang naa kisapuk tidialo ang neeku milau pi tinitum naaji olaramatani naa ketii ena siai pi.

Ore naa oshi duo naa peepiki ena toki peyie mukure ake epiki olgosoi amu keeta inchidai amu kegor koon ashu egil kaan engeju Ore nae kepikitae olchuma engume peerishieki enkiteng amu ore peejo anak neikum tengume nemee naa neaku ore peepiki olgosoi ine pee ore piimbung naa kisuju naa amu keme nemeyieu nening enaduo mion niaku enetipat ina siai oleng

Ee kaidim pii atolimu ajo kainyoo naji nagira aasa teneweji amu ore naa entoki nagira aasa teneweji naa nadolita kulo lewa lora okuni ogira ninche otejo ninche eneweji taata kining'ie iyiok enewei kipuo taata iyiok agira aosh kisari neeku naduo kidim atejo ore kulo lewa naa etejo ninche ore ele tipilet naa nemeeta enikayas neme pee kipuo ake anya sikari tenakata aa nchere keji duake kegir kulo lewa ninche aitiring'a ake duo yaani etejo duake ore ena olong' naa pee kipuo ake aitiring'a tiatua eneweji aa tenijo duo aingor ijo atua naaa idim naaji ataa ore ele sunyai naa oloshi sunyai loijo najj looti eda alo ee endeweji naa ee Mombasa amu ninche naji idim anotoki ele sunyai oibor laa iduaki iweitin duo naa etumieki ashu idim naji aku ketumieki eweji naijo Tanzania kidim naji anoto too wejitin naati Nairobi. Iweitin naijo nena naji idim anotie neeku ore entoki nagira aasa naa otii atua nkare egira ninche tiatau enkare egira ninche aning' ake duo esidai etii atua enaduo nyoo? Etii enaduo are enye egira aij enkolong' idipa atar enkare nedala tiatua enkare neeku enkolong' duo adolita egira aij teneweji. Neeku ina adolita esitai teneweji meet aitoki nadolita neme ina.

Eee pi kaidim atolimu ajo kainyoo nagira aasa teneweji amu, ore naaji tenijo naaji aitumiyia elukunya ino naajia ake ashu ijo naaji aosh esambu ino naa, adolita Kuna parasini are, ijo duo naaji tinijo aosh esabu naa ijo duo kepikita kuna tokiting engari aya ,ashu eitadawuoki ayau eneweji. Kitadowuoki ,kake tenajo naaji aingor enaa enagira kuna parasini aas naa ijo duo kitashito ena noshi naapikitae engari amu ijo duo olale etii neeku naa kepikitae engari anap. Amu adol engari etinyikua ,nenyikaki enkiti weji naa keked ake kuna tokiting neked aajing enaduo ari. Neeku are ake eyauaki metaa kepikitae ele ale ashua kepikitae aya. Neeku inatoki naaji nanu aidim ataa kadolita eesitae teneweji. Amu tinijo naa aingor kulo tunganak naa keetae oloitashe teshumata teidie oota enkila nanyokie neeku ina toki naaji nanu adolita.

Ore naa naaji engeno niyieu niyiolou pee eiyas ena siai, naa indim naa naaji ataasa iyieu naaji engeno esukul. Amu meeta naa naji eniko oltungani pee eyiolou ena siai eramatata ekuna tokiting ashua pee iyaku orkitari lekuna tokiting eitu ilo sukul. Ore pee ijo aingor sukuulini naijo noo kabete ,naa ninche oshi adol aa sukuulini sapukin eishooyo ena ngeno ogwesin ashua eramatare naaji niyaku oldakitari loonkishu ,kake mee oloonkishu tadi ake iyaku naaji oldakitari loontoking naara nkishu, nera ntare, nera nkineji, nera nkurwein ,nera nkitejon ,nera lukunkuni, ntokiting naijo nenanaa nena tokiting eesita kulo tunganak. Neeku ore naa engeno naaji niyieu pee iyas ena siai naa engeno esukul, ore eniare engeno naaji nitobikoko nisuj iltunganak otaasa ena siai terishata naado ,naa ore naaji pee isuj lelo tunganak nidol enikoni teneesi, nitem dii ,ore ake pee item nijo eikoni itaa oltungani otayiolo ena siai .Kake sukul naaji arep ajo yiolou amu meeta eninko pemiyiolu tenibooyo. Neeku enesukuul naaji nanu arep.

Ore naaji nanu entoki naidim ataa kadamu tenadol ena siai naa nchere, kaidim ataa kadamu eunore orkeek .Amu ore pee iyieu niun irkeek na ipik ntokiting naijo kuna Ore aitoki ,kaidim sii atadamu entoki naijo eunore oompuka ore .Amu ore paa noshi puka nauni torkuniyia ,nipik orkuniyia ,nindim atipika shumata orkuniyia nebulu tine neeku intayu ake ,nibukoki enkare nebulu ninosie enkurma. Naa kelelek amu indim ake etuuno tenoshi kiti shampa naun ntasati nepik ine ,neetae noshi kuti puka ake nauni tekutukaji enkaji. nitamani ake orkuniyia tineweji ,neudiudi nepiki enkare ,ore sii enkae toki kaitadamu naaji eunore imaua amu ore pee uni mauwa naaji eikoni ami keidim naaji nepiki orkuniyani neeku idumu ake tine nilo apik enkalo engari. Nitodolu amu adolita ntokiting tidie naarok naijo naaji ina ngeno eunoto ompuka .Naa ninye idia amu ore pee ingor lekwa tokiting orook naa eunoto impuka ina .

Ole ore naaji engeno ashu mbaa naaji niyeu niyiolou pee iyas ena siai naa, keyieu ntokiting kumok amu kengas aaku amu ore naadi pee iyieu niyaku orfundi naa lasima pee iyiolou eninko tenintobir kuna tokiting. Neeku ore eninko pee iyieu niyas ena siai, lasima pee ingas naaji aku oltungani otayiolo ena siai ototona terishata naado ashu temuda naaji naado oleng, neeku naa naaji ore pee itotona terishata naado ashu pee itabpoitare oltungani naaji otaasa ena siai terishata naado, nemeeta naa eninko pee miyiolou amu imbungbungaki oltungani nidol enikoni tenitobiri, niriamarie sii nimbungaki enoshi kata kijoki mbungakaki ene ,nidol enikoni tenoshi, naa indim naaji atayiolo ena siai naipirta ena toki. Ore sii enkae toki, indim naaji ata kitengeni oltungani enikoni teneesi ena siai amu tenijo aingor keetae dii sukuulini naisshooyo ena kisuma enikoni tenitobiri ndapashi, lorikan tine, misai tine ,noshi tokiting naitelekini namuka orei naa indim naaji anoto ina ngeno eimu sukul. Kake sanisana eimu naaji engeno ino omakeon oltungani aa idim naaji niyiolou iduaki oltungani.

Eee pii kadamu naa nanu enkolong nataasa ena siai oshu naa kadamu opii, naa ore naa esababu naatasita na ena siai, kaasita naa ena siai aa inchere ara ilairemoni aa inchere peyie aidim anoto enkurrumwa, naaku naa ore euni nai kulo kaidim nai ataa kadamu nkolong natuno, naitasheki dei ake iyie ilchamba mpaka natum nyoo, neku, nadung' naikes naa enetipat amu, ore neii pee iyas ena siaai naa enetipat amu amu ore piigira nai aata ieta olchamba lino, nii matejo ekai naikash nai orpaek niun, naa enetipat pee ilo ake eing'urng'uraa amu imaniki naa ilo aitei ilkurto otii ooshito, imaniki dei ake iyie irpaek eipilpilaka kore piijo alo aimaa tiatua niyas enjuroto amu ore piimaa atua nidol ajo esapuk enyalu ashu aa etii olchani oidim ataa keyeu olpaek ashu aakegira aisho, ashu aa kenyata motonyik, ashu enyeta irkurto ashu etigalate dei ninye, naaku enetipat ena siai oleng amu inaduo nai esababu naidim atojo ina peasitae ena siai, naa enetipat oleng amu ekiret naa piidol enkurumwa ino enegira aikoja, aikunari, ina duo eramatata naa naishaa pee iyasita naa indipa atuno ena siai naaku enetipat pee iyimyimaa.

Aai ee isapuk pi kake kaidim naaji atejo isapuk amu ,ore duo amu ibelekenyate ntare amu teningor enaker ningor ntare nikiata saai, netaa kulie tare emeenabo? kisapuk sii ena taata ashu enkibelekenyata oontare taata tenkop pookin amu etaa ore kuna tare kutitik ashu ena abila naaji intare netaa ketii naaji kwapi naidim ataa ketumieki. Kake kisapuk naa amu etaa oshi taata ore pee etumi ntare nepiki ntare nkipanteni, ore sii eremi ntare ,nipiki olama nchere ore kuna tare onkipanteni naa nefulani kuna tare ashua nengani kuna tare ,neeku isapuk oleng. Kaidim naaji atejo enetipat amu ore tenijo aingor naaji kuna tare naa kaidim naaji ataa ore pee epikitae ilo shani ashua pee epikitae nena kipanteni naa keetae olchani oishooki, ashu ipik naaji tenkaraki pee eitodolu enkarna ino. Neeku inatoki naaji adolita nchere epikitae ina siai naa kisapuk pi tidialo ang naa enetipat ena siai oleng.

kaidim atolimu ajo kainyoo nagira aasa tene amu adolita oltinka laijo duo orbaribara egira aitobir. Neeku kaidim naaji nanu atejo ore entoki nagira aasa tene naa enkitobirata orbaribara .Yiolo eitobiri orbariraba ,ijo duo teningor naa ingejuk ele baribara yani engeno naaji nanu aingorita naa kingejuk. Ore duo amu kadolita enaa ijo keton aa kegirae aitobir, neeku teningor ele tinka naaa kegira aitinyikaa olapa maram musana neeku orgejuk naa ele otipikaki aa nchere tinijo sii aitoki aingor naa ketii ele enterit naa ore ele amu eingejuk nemetii sii enterit .Neeku ore sii ai nikintoki naaji aisho ai duata, kitodolu nchere eton itobiritae, kake tinijo aingor Kuna rorin naa rorin Kuna naapoito naa ore naa pee eijo aingor ele baribara kejo atiitii enterit. Naa ore naa oshi tenijo aingor olam naa olam orok lemetii enterit ,neeku kitodolu ajo eton aa kegirae aitobir ele aitangejuk ele baribara. Amu ore pee ingor ena kiti waya naim eneweji nadolita irkuti soitok oitodolu nchere ,ketii esiai nagira aendelea tene eimu naa ele baribara. Neeku ina entoki naaji nanu nadolita egira aasa teneweji .

ore naa naajii ntokitin pookin nadolita tenewueji naa ekumok adolita ntokitin naa irkuniani nadolita ena selenkei etashi tenewueji njere egira duo airishakino Kuna tokitin aa kitodolu njere etoshoki empisha egira aitasheki Kuna tokitin kitodolu njere ore Kuna tokitin natii kulo kuniani ore kulo kuniani onyori lukuny nenyorii sidain neeku kitodolu Ajo kepashilasha kulo kuniani neeku enatoki nanu aidim ataa kadolita tenewueji ore aitoki kadolita likae payian ogira ayimu tioriog tidie naijio kimuzungu neeku ninye adolita egira ayimu enewueji neeku tenijo aing'or enewueji ijio makopis amu kadolita naa nkamerani tidie wueji nadolita naa nkardasini kake metii oleng kake ore naa Kuna ardasini naa kitodolu Ajo ore store aa entoki naaje ore sii tening'or naijio emilango sapuk nataniki ele payian naa kajo ninye eimikie Kuna tokitin ashu eitaunyikie Kuna tokitin pee epuonunui kake ore sii Kuna tokitin tenintoki aing'or nebaiki enkop

Olee ore taa enasiai tidialo ang naa ketii pi kake me naa enabila duo naaji netaa kulo tunganak oikesu enaisho olotorok. Eton aa enapa napoi ntimi naa eshurtakino naa ake lewa aidong kulo otorok, nashirtakino ake lewa idong lotorok duo meta kuna kilani. Naa ore napa eapa naa kejo duo apaasha amu tiningor enaa naa ai ngeno ena nayeuo ashu enkibelekenyata nayeuo naa kisidai naa ena amu ore ena mikitumoki lotorok aatar, minyala sii enaisho ashu mitumoki naaji ainyala enaisho inakata ,kake ore naa enapa naa ishirtakino ake ayieng ilotorok duo pi naa ekiyieng naake lotorok angor duo pi metaa ekitejia naa nkonyek naa ore na pee kijieyu nkonyek naa Lilo otorok naa likiteyianga ,nikiyieng nikipik mbayei enye. Neeku naa kepaasha wenapa ekitambo amu ore naa enapa kinyala enaisho kichafu enaisho kake ore naa tidialo ang ,ketii kake enapa ekitambo naa kelo nindong lotorok ntoontimi .

Ore naa naaji eninko tiniyieu naaji ninya ena ira naa naji oltungani amu tinijo aingor ena toki naa tinijo naaji aingor naa enatoki naaji dragon fruit ena .Neeku duo ore enkinosata amu ore sii enoshi kata eo pooki toki ,nimilaikino naaji oltungani ainosa amu keleleku naa amu keeku iyiet ake openy. Amu kaji naa inko tenintoki alaikino enao netaa naa nkaik inonok etii, milaikino duo ninye ,kake ore naa enikoni teninya ,naa tenkijiko ake inya enaa onoshi tesaani amu ninye naa ele neo naa pi. Naa keidim naaji nanu atejo iyiet naaji ake tenkijiko ninya ena dragon fruit ino. Ore naa amu kaningoo oshiake nadol toosimui nadol amu eta naa ketumito pookitoki tosimui inakata duo atayiolo ajo keji nejia kake eitu aikata adol neitu aikata anya. Neeku kadol duake nanu eneyitae ,nadol ajo keji dragon fruit naa keuni sidii aitoki ,kake eitu duo aikata aishaakinore oltungani enyita. Neeku naaji kaidim nanu atejo nejia eikoni tenenyae tenkijiko ake enyae enaa enoshi kata inyita endaa. Neeku inatoki naaji nanu aidim ataasa kayiolo.

Ore naa nanu entoki naidim nanu atejo eyimu entoki nadolita tenewueji naa kemwoi ena lukungu naa keetae moyiaritin kumok nayimu lukunguni naa emoyian ena nayimu lukunguni ijio najii tenijo aing'or kejingu nkuti tokitin naijio irpidila naapuonu ajig elukunguni naa keeta sii rishata mee kibug ake pookin saa kibung ake rishat naibung naa ore ake pee ebung neeku kirangirangita ake elukungu nebolo enkutuk neeku ena naaji Ajo kear elukunguni neeku oree naaji entoki etipat pee eyieu neas ena siai naa keyieu naaji naa eyata ake olchani lipikipikita pee erishie nena tokitin nipik sii olchani pee eitanana enatoki pee eitadoyio asioki pee eisho metadoi asioki amu ore naa oegolu nimitoki aishoo elukungu mishiu asioki neeku enetipat teneku egira ayimaa elukungu pee eitanana nemitiki Nena kukuni ashu lelo pidila eitoki ashukokino elukungu nibug ore sii aitoki kelotu entoki naijio payipayan naa kejig ake lukunguni nibug enewueji oo Nkonyek naa kisumbua doi mbaka iltung'ana neeku enetipat pee etaniki pee epik olchani pee mitoki aishi mibunga ena moyian

Ore naa naji nanu entoki naidim atejo, tenadol ena kiti tenadol ena siai, naa enkitukuore adamu t nadol ena siai, naa kadamu, inkitukuore oo nkilani naagoli. naijo naaji Kuna longi oojini. naa tenijo aituku ketii illongi naagoli oleng kegol eouku enaduoo oladuoo shafu. ashu enaduo toki. neeku lasima pee eyieu eburashi. kepuku ilo shafu pookin teniiitit. neeku ene tipat naaji oleng kaitadamu naaji enkitukuore. amu ore naa pee intuku naaji nkilani nonok naa, kelelku naa esiai amu mintoki aikaja, mikintoki naisho mitagolo esiai, neeku adol enetipat duo oleng. ina toki aitadamu amu lasima pee iyata enkare niata oltoo limo. niata naaji ena burashi, amu ore pee iyelie nkilani nonok. amu adoolta anaa emtawel, egira aituku tene. naa kesipa amu ajo ene tipat amu ore pee iyata emtawel ino. pee iutiut naa kitelelelk amu kitananana.

Kaidim naa naji nanu atejo ore entoki nadamu tenadol ena siai naa kaidim naaji nanu atejo kebakitae ena gwesi amu, tinijo naa aingorb naa eneweji neimunye nkulak ene naaku kabakitae. Ina toki duo naaji nanu aidim atejo amu tenijo naa iangor enikunitae naa embaata duo oleng. Ninye duo nanu aidim atejo kadamu ashua adamu tenadol ena siai amu ore naa paa ira oltungani duo oyiolo eramatare ontokiting pookin, naa ore pee emoyu ashu pee idol ntokiting naijo naaji mee kawaida enoshi kata duo itii eramatare oonkishu inonok ashu itii eramatare ontokiting inonok naa enetipata pee iramatie. Neeku ina toki naaji nanu aidim atejo ore tenadol ena toki naa kadolita enaa eramatare eramatitae, maniki aa kemwoi amu ore naa pee emwoyu amu ore pee ingor elukunya inotoki na kenyokie ashu keidim naaji ataa ineweji neya. Neeku ore naa eya ineweji naa kegirae naa abak ,neeku kitodolu naa ajo ore eneweji netejia ashu ejo aaku naaji kenyokie naa kebakitae naji inakata naa ore naa eiko nejia, eimu eneweji naa embata naaji nalotoki ndamunot.

Kesipa ajo ore naaji engeno ashu mbaa niyieu pee iyas ena siai naa kengas aaku ore pee iyieu niyas ena siai naa lasima naa pee ingas alo sukul, amu ore naaji pee ilo sukul naa inakata naaji indim atayiolo ajo kama taa ena siai kaji naaji aiko pee ashet enaji amu meeta naa naji eninko pee iyiolou atesheta enkaji eitu naa ingas aiko. Ore sii aitoki, naa lasima pee eku itangasa aboitare iltunganak otaasa ena siai terishata naado neyiolou eniko teneshet kuna ajijik ,amu ore naa pee iboitare iltunganak otaasa ena siai terishata naado nemeeta eninko pee miyiolou eninko tenipik enkaji. Ore sii aitoki, lasima pee iyata wheelbarrow ashu kuna tokiting naasieki esiai, amu ore pee iyata kuna tokiting naasieki esiai naa indim naa atayiolo eninko tenintobir enaduo aji ino, eninko tenikus enaduo aji ino aa lasima pee iyata pooki toki ashu kuna tokiting naitobiroshoreki, Kuna tokiting naosh lainini ,ntokiting naijo nena. Lasima pee iyata enan ,ore sii aitoki naa osimiti lasima pee iyata niyata lelo shumai, pooki toki akeyie naidim ataasa keyieunoyu pee eitobiri enaduo aji .Kake ore eisul engeno naaji naaku enesukuul ashu engeno naaji naidim oltungani ataa ekintodoli ninye naaji nayiunoyu pee indim naaji ataasa ena siai.

ore entoki nagira aasa tene naa kegira as entoki naji hag, echere kitodolu ajo kelakwa ebayioro, neeku ijo kitodolu ajo enkiroro kino ena ng'ejuk mookire aa eneapa amu ore naa apa naa isederi king'ututa, ore duo apa pee iroroki ng'utunyi naa kelakua ibayiororo naa isederi naa apa king'ututa nibelekenya naa neeku hag, aa ichere enkibelekenyata eng'ejuk neeku mookire naa eshukoi siadi, neeku ninye ena neyewuo, neeku inatoki duo naji nanu aidim atolimu naa kitodolu sii ajo kanyor ele tung'ani amu maidim sii naaji ake najo kanyor oltung'ani lemayiolo.

Kaidim naa atolimu ajo kainyoo nagira aasa amu ,ama naa teningor oltungani naa odolita ena tasat, mee eyierita naa orgali eyierita orgali pi naleng. Ole neyierita taa orgali laa kajo koltunganak otii olchampa. Amu teningor naa teneweji sapuk naa naleng ele gali ,ama naa teningor ena kurma muj ningor ele moti pookin loputa orgali mpaka neeku kedoidooyo .Kisapuk taa ele gali naleng neeku ore entoki naaji naidim atejo, orgali naa eyieritae teneweji ,kaidim duo naaji nanu atejo kadol egira aasa teneweji. Ore naa ele gali me ololtunganak kuti amu ore teningor ena mama keyierita ele gali naa orgali sapuk ele naa kitodolu ajo arake etii iltunganak olchampa ashu eesita esiai .Mee orgali kiti ele looltunganak laidim naaji atejo oloshi looloshi tunganak liatuaji amu ore duo amu meeta enatoki nayiolo amu etii iltunganak laa ena duo endaa naaji naidim esiai amu ore naa naji pee iyata esiai niyasita na orgali naaji indim atejo ,amu ining naake eji ore pee ilo shoo nejia teyieraki orgali pee itum ataarare ena olong endama muj .Neeku keidimayu naa iltunganak lesiai egirae ayieraki ele gali Aiko nejia. Neeku inatoki naaji adolita agira aasa tene.

Ee Ore nai entoki etipat peasitae enasia ataa oshi taata kuna kishu nataa keeni torgosoi nataa kidim atipik kuna kishu neenieni nai tewoi naijo keleng penyo nemeyieu nai enkirirata sapuk ashu oltungani otoniki tine aingor keyieu ake nailenoo pingutie imaniki etumite ene nintoki aigutiw abaki inewueji imaniki nai iyieu nincho enkare nili amaniki torgosoi nilo aisho enkare nishuk aen inatoki adolita na enetipat inadaata amu tenien na enaenata nienetia torgos naa kelo nijo aeniki ewoi natii inkiek negor keon near keon neaku amidolta ajo entoki etipat neaku ias amu mitumoki aishoo enkiteng ino moyiaritin noshi napuo nkishu atumo tewoi nabo negol oleng pibung oloirobi enaabila onkishu amu ewoi nabo etii neaku inatoki duo adolita ajo enetipat oleng teneasi enabae neaku enetipat oleng

Ore naa naji entoki etipat ashu embae etipat naa naji naitiship ena siai naa nchere emaniki naa naji eeta entoki niyieu niyier ino ,naa ore naa naji opee iyieu niyir endaa naa lasima naa pee iyeta pooki toki naba naaji ena enayieu ina daa amu maniki aa iyieu niyer ormosori ,naa ore pee iyieu niyier ormosori naa lasima naadi neeku niyata kuna tokiting pookin. Neeku ore pee iyieu niyier ormushele naa lasima pee iyata orkijiko indim ataasa ninye naaji oworie enaduo daa amu minosie naa kake oworie. Neeku Nena tokiting naaji nanu aidim atejo nenipat pee iyata nena tokiting amu ore peeku iyieu niyerisho naa Kuna tokiting naaji aidim ataa kajo keyieunoyu enakata naaji etaa enatoki ijoniyierita. Neeku kaidim naaji nanu atejo enetipata naa pee iyas kuna tokiting ashua pee iyas ena bae enakata naa iloito ayierishore. Ore aitoki ,kajo naaji nanu kuna tokiting ena emoti naijo ena ninche naaji imbung nindim ateyierie ormosori ,nindim ateyierie ormushele kuna daiki naa naaji nasieku aaku ninche naaji aidim atejo keyieunoyu pee iyierie emoti naijo ena .Ore sii orkijiko keyieunoyu naaji pee ingolingol endaa pee iworie endaa ntokiting naijo nena .

Ore entoki nagira aasa tene naa keetai olkitok ashu entoki nagirai aalimu olkitok matejo duo keetai engeno naje enoshikata duo epuonu ilkituak aamanaa naji nepuonu entoki naijo sukuul ashu epuonu aaleeno ntokiting pookin naaba enaa naayieunoyu tiatu ina murua naa lasima peepuonu aadol ajo kesipa doi oshi ajo nija easitai neaku itodolu ajo keeta engeno naje nagirai aikilikwanu Njere keeta engeno nagirai aitengen ilkulikai tungana amu keworo katitin are keitodolu ajo keeta iloiteng'enitai oltungani logira aitengenisho

Ore entoki naalotoki indamunot naa njere esiai oo ngariak teniyieu nilang' olkeju naa ore naa nai teniyieu nilo ingwapi eboo naa ashu aiweji anaa olkeju naa enkare naa enameli naa Ore enkai naa enoshikata igira aitayu isinkir nimitumoki naa ataporoi enkare niaku ore entoki nikiret naa ena meli amu ore piiyieu nintayu isinkir otii embolos enkare naa ilo iyata enet amu aintadiki ake niibung naa nai ilkumok amu ilo embolos enkare naa kitelek esiai Nena baa are naa nai aaa njere kelangieki naai inameli ilkejek ashu sii inoshi sikhari amanaa ashu aitayu isinkir